Irio cia mĩmera ta ngwacĩ, ndũma, mboga, nyeni, marenge, irio nyũmũ ta ndengũ, mboco, mbembe, njahĩ, kamande na ingĩ nyingĩ, nĩ citeithagia mwĩrĩ gũkorwo wĩ na hinya na nĩ cirĩ raithi gũthĩa, nĩ ũndũ wa gũkorwo ciĩna fiber, nĩ cigiragia mĩrimũ ya ngoro, nĩ ũndũ wa gũkorwo ciĩna maguta matakĩrĩte gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire, nĩ cigiragia mĩrimũ ya cukari, cancer na gũten'era gwa thakame, irio ici nĩ citeithagia eciria na kũgitĩra andũ kuumana na mĩrimũ ya meciria, na ningĩ nĩ citeithagia mwĩrĩ kwĩgitia na mĩrimũ, ĩngĩ mĩingĩ.

Nĩũndũ wa kũnyihia waagi wa maĩ mĩgũnda-inĩ, arĩmi no mahũthĩre njĩra ta, gũkũria irio cingĩhota gwĩtiria na ũkia kana waagi wa mbura, na ici nĩ irio ta ũgĩmbi, na ningĩ arĩmi arĩa maikaraga hakuhĩ na njũi, no menje ndemu, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na maĩ njũĩ-inĩ, no mahote gũkorwo mena maĩ ma kũhũthĩra, hĩndĩ ĩrĩa marenda kũrĩma na maĩ, na matikuoneka njũĩ-inĩ, Ningĩ, arĩmi no magũre kana make matangi nĩgetha makahota kũiga maĩ, hĩndĩ ĩrĩa maĩ makuonekana, nĩgetha makahũthĩra hĩndĩ ĩrĩa makwenda kũhũthĩka. Na ningĩ, arĩmi no mahũthĩre mĩtambo ya kĩrĩu, nĩũndũ wa kũnyihia ũhũthĩri wa maĩ mĩgũnda-inĩ yao, nĩgetha maĩ marĩa mekuoneka, matikahũthĩre na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire.

Kũhũthĩra mĩgũnda ya mĩringa, harĩ arĩa maikaraga irĩma-inĩ, nĩũndũ wa kũnyihia thibindi ya maĩ rĩrĩa megũikũrũka mĩkuru-inĩ, na ningĩ kũhanda mĩtĩ hamwe na mĩmera, nĩgetha mĩtĩ ĩkahota kũnyitia tĩri, na nĩ getha mĩmera ĩgakorwo ĩna tĩri wa kũigana, ya gũcihotithia gũkũra, na ningĩ, arĩmi magĩrĩirwo kũrĩithia mahiũ mao, kũndũ kũmwe na ti gũcirekereria kũrĩa nyeki, kana kũnina nyeki kũndũ guothe mũgũnda-inĩ wao, na nĩ getha gũgakorwo kwĩna kũndũ kwĩna nyeki, wa kũnyitĩrĩra tĩri handũ hamwe, na ningĩ, arĩmi nĩ magĩrĩire kũnyihia ũrĩmi wa gĩcigo kĩa mũgũnda kwa ihinda iraya, nĩgetha tĩri ndũgatigane na kũguo tĩri ũkahota kwĩnyitĩrĩra kwa ihinda iraya.

Mbica-inĩ hena maratathi maigana ũna, mena karatathi ga kaki, karĩa gekĩrĩtwo thĩiniĩ wa karatathi ga plastic i, na na maratathi maya mothe mena label kana nĩmandĩkĩtwo marĩtwa ma gũteithia mũndũ kũmenya nĩkĩĩ kĩ thĩiniĩ. Tarĩu hena maratathi mandĩkĩtwo stock. No ĩkorwo ĩna indo iria mũndũ agwĩtĩtie. Hena ingĩ yandĩkĩtwo pink fox glass west coast feeds na no ĩkorwo ĩna glove cia gũteithia mũrĩmi kũrĩma kana no ĩkrowo ĩna mbegũ. Ningĩ maratathi maya mekĩrĩtwo thĩiniĩ wa mekĩrĩtwo thĩiniĩ wa, maratathi maya mothe mekĩrĩtwo handũ ciĩ ciothe, no hakorwo harĩ ũrĩa ciokire kuma kũrĩa ciaumire.

Matua ma ũriku wa gũcimba, ũcũngagĩrĩrio nĩ maũndũ ta kĩndũ kĩrĩa mũndũ arenda gũkũria mũgũnda-inĩ. Mĩmera ta mbembe na mboco itibataraga marima mariku, nayo nayo mĩmera ta mĩtĩ ya matunda ta ovacado na mĩcungwa, nĩĩbataraga marima mariku nĩũndũ wa ũritũ wa mũmera ũcio. Ningĩ nĩ kũrĩ mĩthemba ya tĩri, tĩri mũmũ nĩũbataraga marima marikĩru nĩgetha mĩmera ĩkahota gũkinyĩra maĩ nayo, naguo tĩri ũtarĩ mũmũ mũno ndũbataraga ndũbataraga marima gũkorwo me mariku, tondũ mĩmera no ĩhote gũkinyĩra maĩ tondũ matirĩ kũraihu. Na ningĩ mũthemba wa mĩri ya mũmera ũcio, angĩkorwo mũtĩ kana mũmera nĩũrĩ mĩri ĩthiaga kũraya, nĩũbataraga nĩũbataraga marima makorwo me mariku nĩgetha ĩkahota gũkinyĩra maĩ me kũraihu. Na angĩkorwo mĩri ndĩthiaga kũraya marima to nginya makorwo me mariku.

Mogarũrũku ma rĩera nĩmacũngagĩrĩria mathĩna ta wagi wa mbura na wongerereku wa ũkĩa, ũrĩa ũtũmaga arĩmi mage magetha kana mage umithio mĩgũnda-inĩ yao, tondũ nĩũndũ wa mĩmera kwaga maĩ ma kũigana. Ningĩ ũgarũrũku wa rĩera nĩũtũmaga gũgakorwo kwĩna wongerereku wa ũrugarĩ, ũrĩa ũtũmaga mĩmera kũniara na kuoguo na kuoguo magetha ma arĩmi makaga kũigana. Ningĩ ũcenjia wa rĩera nĩũcũngagĩrĩria gũkorwo kwĩna mbura ya munĩko kana kĩguo, ũrĩa ũtũmaga magetha kana mĩmera ya arĩmi ĩrĩa ĩ mĩgũnda-inĩ yao gũthererio nĩ maĩ na kuoguo, na kuoguo arĩmi makaga umithio. Ningĩ maũndũ maya nĩmacũngagĩrĩria arĩmi gũkorwo mena ũhinyĩrĩrĩku wa meciria na makaremwo kũruta mawĩra mao ma o mũthenya na ũhoro ũcio ũgatũma gũgakorwo na thĩna wa arĩmi gũkorwo mena umithio mawĩra-inĩ mao ma o mũthenya ma mũgũnda.

Kĩndũ kĩrĩa kĩ mbica-inĩ ĩno nĩ ndimũ. Ndimũ ĩmenyagĩrĩrwo nĩ kũigwo mbarabu-inĩ kana kũigwo kũndũ gũtarĩ na ũrugarĩ mũingĩ nĩgetha citikae kũgĩa, nĩgetha citikae kũbutha nĩũndũ wa ũrugarĩ mũkĩru. Na ningĩ, ndimũ citiendaga gũtinio angĩkorwo citirarĩo, nĩgetha citikae gũbutha. Na ningĩ, ndimũ nĩciendaga kweheranio na ndimũ ingĩ angĩkorwo icio ingĩ nĩ mbuthu. Na ningĩ, ndimũ nĩciendaga kũgethwo o rĩrĩa ciakũra kuma mũgũnda, nĩgetha citigabuthĩre mũgũnda-inĩ.

Ĩno nĩ barabara ya rami, na nĩĩronekana gũkorwo ĩ barabara nene. Barabara ĩno hena ngari cirathiĩ kũndũ na kũndũ, na ningĩ hena ngari cironekana ngari igĩrĩ na hena ngari ingĩ kũrĩa mbere, na hena andũ marathiĩ na magũrũ hakuhĩ na barabara, na hena mũndũ wĩna mũgogoteni akuĩte mĩrigo. Gũkũ barabara-inĩ hena, nĩkũronekana kwĩna cia thitima na kuoguo nĩ kũndũ kwĩna thitima. Na ningĩ kwĩna matawa ma matawa ma barabara. Barabara ĩno rĩngĩ ndĩronekana gũkorwo ĩna njamu, tondũ ngari nĩcironekana cigĩthiĩ o wega.

Mbica-inĩ ĩno nĩharonekana hena barabara, na harĩa mwena wa barabara nĩkũroneakna kwĩna andũ mena handũ hena nduka na hena andũ maronekana gũkorwo makĩgũra indo na nĩmaronekana me andũ o maikarĩte o wega. Ningĩ ũndũ ũngĩ nĩ hena mũndũ ũhaicĩte mbarathi, aronekana agĩthiĩ na mbarathi na thutha wake hena mũndũ ũrathiĩ na magũrũ na hena kana karonekana eg kahĩĩ kanini karathiĩ na magũrũ o hakuhĩ na barabara. Nĩharonekana gũkorwo he handũ hena hena thayũ, andũ aya maronekana mena thayũ na nĩ mahinda ma mũthenya na kuoguo maũndũ mothe nĩmaronekana wega. Thutha wa nduka ĩyo nĩharonekana hena nyũmba ĩhana gũkorwo ĩ nyũmba ya mũndũ kĩũmbe ya gũikara. Na kũrĩa kũraihu nĩkũronekana kwĩna nyũmba nene cihana ta nyũmba nyingĩ cia gũkombora. Hena waya cia thitima cihĩtũkĩte kuoguo nĩ kĩndũ kwĩna thitima.

Mbica-inĩ ĩno hena mũtumia, mũtumia ũyũ nĩ mũkũrũ, tondũ nĩaronekana ainamĩrĩire hanini. Nĩ mahinda ma mũthenya nĩakuĩte ngu mũgongo-inĩ wake, na nĩ aronekana arĩ magũrũ matheri, tondũ ndarĩ na iratũ. Hakuhĩ nake hatironekana hena mũndũ ũngĩ, aronekana agĩthiĩ na bara o e wika.

Mbica-inĩ ĩno hena mũtumia wĩkĩrĩte nguo njĩru, aronekana akĩrorera akĩrorera nyamũ ya gĩthaka ĩgwĩtwo mũitĩrĩro. Aronekana ta aramĩhe kĩndũ gĩa kũrĩa na guoko. Mĩitĩrĩro ĩyo nĩ ĩrĩ, na hatironekana gũkorwo hena nyamũ ĩngĩ hakuhĩ. Nĩharonekana he handũ hahingĩrĩirio kuoguo no hakorwo he nyanjara-inĩ ya nyamũ cia gĩthaka no mĩitĩrĩro ĩno ĩrĩ noyo ĩronekana.